e citizen nigi kony mopogore opopore makonyo wa e timo gige sirikal e yo mayot, kaka kidwa timo gige sikul, kidwa chulo ne nyathi gige sikul, kata kidwa timo gige riembo gari ,Ecitizen oketowa inyalo timo gigo e yo mayot kabisa. Koro en kony mogundho maber kabisa.